Ore enadaa nikituuno tenewueji nendaa toi naendelesha yiok amu ekitum iyiok endaa nikinya, nikintoki toi aku ekimir nikintoki aas inkulie projects. Kisho si yiok enadaa mataas amu enkinyang'u irkeek lontare.